Iyiolo mpala naayieuni pee ibol ebenki tolosho le Kenya naa eyieni national identification card aa enkipande keyieuni sii neyiolonu valid address ewueji ning'uaa, eyieuni sii KRA pin neiyeuni etii sii form naijasae, naitodolu details olopeny account .enoshi sii olopeny account empisja naitodolu, ninye ajo ninye.

Iyiolo nkibelekenyat enkijiape neeta asara too nkatitin enkijiape, aa nchere kelo neunisho ilairemok, neimin enchan neyau asara sapuk amu keuni naa empeku, eitu etumie ina daa, eitu ekesishoi netuunishoteki. iyiooo enkae, asara naata tenkata enkesare, kelo niaku enchan sapuk, enkata nagirae aakesisho, neing'ial, mazao pookin ilairemok, natii ilchampai. neeku elo neeta asara sapuk.

Iyiolo nkibelekenyat enchan, tesiai enkiremore. naa keeta asara toolairemok aa nchere, keitaalan ilaremok amu eyiolo nkumoi enkata Nasha, neyiolo enaiko peyie eunisho. iyiolo eniare, eyau sii asara, tenkaraki aa kelo nesha tenkata nagira ilairemok aakesisho. iyiolo eneuni Ibelekeny sii ilairemok empeku, naun aa nchere eneba enchan nalimu ajo kaabila empeku euni teina kata, AAA nchere keetae empeku naa meyieu enchan kiti. netii empeku naa enchan eyieu neeku eyariyianu ilairemok teneibelekenya enchan aaku sapuk, neyiolou ajo kaa peeku eun.

Iyiolo eninko enkisuma oltungani esiai naijo ena. iyioolo ena naa esiai enkiremore. iltunganak otuunishote te greenhouse ,neifuna, nenotito mazao sidan. iyiolo eninko tenisum oltungani peeyiolou ena siai, naa iyiolo entoki edukuya neiyeuni oltungani. naa mpaka neeta oltungani interest naasie ena siai. lasima neeta entoki nagira ai drive ebaiki naa keyieu nelo airemosho, neeku keyieu neyiolou ena siai . iyiolo ena siai nemegol oleng toltungani oota interests keyieuni oltungani loijipange kidogo amu iyiolo Kuna tokitin naagira aifuns naa keeta irkeek oshi peeku healthy meyieu enkare, neyieu adequate water supply keyieu enkare, neyieu sii netii ewueji naa ,anaa greenhouse ewueji protected. amu inakata eeku healthy neeku iyiolo enaiko tenai funza oltungani, naa ingas aliki oltungani kakua keeku ifaa neoshi, kaa muda nabaa peei transfer te

Iyiolo entoki nalotu idamunot tenadol ena pisha, naa nchere iyiolo tenajo asipu naa receipt ena naa iyiolo entoki nalotu damunot naa kiteng'en iltunganak sanisana loopik ibiasharani, details arashu ntokitin naifaa petii receipt e Kila biashara, neitoki sii aitengen iltunganak ajo ene tipat oshi teneeku ore biashara naa keeta record keeta ntokitin naigero , teniyiolou ajo kainyioo itimira, naa kainyioo inyiang'ua amu inakata naa kiretu iyasita biashara, iyiolo sii enkae naa kisaidia sii olepeny biashara ata eeta entoki nayieu ning'uraa natorikine.

Iyiolo eng'eno naata naipirta ena card ee coop pay visa, naa iyiolo ena card naa ene cooperative bank. neitobiruaki pee eitumiae too nkoitoi kumok. idimi aitumia aatipikaki nkera esukuul, pocket money neitumiae sii ainyiang'ishore tooldukai sapukin. eidimi sii aitumia ena card e cooperative aa coop pay. enaa ATM te bank.

Iyolo ena enkadi ehuduma naa keitumiyai aangamunye impisai arashu ilakie empisai, nitumie ena inkaad te huduma centre arashu to imbenkii naijo equity, LCB,DTB ,CBA. Pookin ake peyie kinchori ena kaad naa lasima peyie ira le Kenya, nieta ilarin tomon o isiet. Iyolo ena inkaad enilo adung' naa enepesheu tenkata edukuya kake teneiminie ena inkaad peyeu nilo aigil aireplace arashu igira aitau enkae, naa enkintalaki impisai mia nne, ilak mia nne peekintakini enkae kaad, enkae kaad ehuduma tenindipa aiminie enopa nikinchooki

Iyiolo ena bae naa ene tipat te murua amu iyiolo ositima teneeta naa ikilepunye, ibiasharani. kilepunye eramatare oo biasharani, sanisana tooltunganak looldukai, tooltunganak loosisho. too wuejitin neidinga. neyieuni ositima amu ikilepunye biasharani. neponaa eseriani aa kipunguza empurore too wuejitin neesishoreki. iyiolo sii enkae eilepunye sii ositima value oo wuejitin, neima. aa nchere keyau maendeleo keyau maendeleo oleng iwuejitin. neeim.

Iyiolo entoki nalotu damunot tenadol ena pisha naa kaitadamu, isiatin ashu huduma naisho safaricom, wateja lenye, aa tenilo ene wueji e safaricom, ele duka le safaricom kidimie ai replace olaini idim ai recover tenetii mpisai niterewa wrong number ashu tenetii mpisai niterewaka oltungani limiyiolo nemegira ashuku, idim atabai safaricom nitum eretoto. idim sii ainyiangu esimu tene, idim ainyiangu olaini, kidimie ai activate account kidimie aataboloki olaini le biashara te naaji e safaricom. neeku tenadol ena aji e safaricom. ore entoki nalotu elukunya naa Nena hudumani oshi naisho wateja lenye.

Iyiolo ormarenke latoningo laipirta ena mashini, naayiolo nchere naa ki secure Yani keeta usalama yiolo password ,nipik oltungani naa ninche intumia ae operate ena mashini.aa idim oltungani aitumia olkimojino atabolie, nidim atipika password ino tenidip atipika e card iyiolo ena mashini, naa kisaidia metaa keetae usalama tenilo aitayu ntokitin inonok. tenilo aitayu mpisai inonok. naa ijing aayie openy. nimpangu intawuo, inaaba anaa inintawuo naa ketii usalama amu, meeta oltungani oyiolo ajo kainyioo ishomo aitayu. niaku kajo nanu kisaidia oleng ai marisha usalama

Iyiolo eneikunari ena siai temurua ang' enkiremore naa etii iltunganak loinisho ninche te nkata enchan. enchan ake itegemea, keenyu enchan enkolong' nasha. paa kepik empeku enkop aa encha egira aitegemea. netii irkulie lakeunisho ninche Kila wakati teni vuna nigilie edaa enkop. nitumia enkare e irrigation aapik ilchampai lenye. mpaka nebulu daikin. kake iyiolo enkumoi ooltunganak naa enkata enchan ake ninche erubare. iyiolo enkata Nasha, nkatitin Natasha eyioloi, neeku inakata eyiolouni ajo kesha, neunisho enkumoi ooltunganak.

Iyiolo entoki naidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa naa iyiolo tena pisha, naa oltungani lolchampa arashu olairemoni, oishopo nkilani esiai, neeta e rake iyiolo ena rake naibungita naa iyiolo sanisana, esiai enye naa kitumiae aisafisha olchampa. etone eitu euni eitumiae aitae olchafu, lotii olchampa mzima. niaku tenaingor ele tungani o Kuna Kilani naata, kadoolta nanu ajo etiu anaa kishopo nkilani esiai negirae alo aisafisha, olchampa, Arashu ine wueji niremito amu Ina esiai enye. kitayu olchafu pookin tolchampa, Eton eitu eunishoi.

Yiolo enikoni tenetumi ena baye yiolo ela naa ilairemok ogira akesisho egira aitau mazao egira aitau endaa tolchamba yiolo enikoni petumi ena baye naa mpaka peisingatiae inkoitoi pookin enkiremore anchere yiolo kutoka enkata natunishoteki neuni endaa aitobiraki nitalami vizuri vile enae vile enanarikino nishori enkare vile enanarikino nepiki irkeek loifaa pewoshi vile enanarikino pei protect ashu itapaashi imoyiaritin onena onena wadudu naponu anya mpaka nebauni enewueji taata neyetuoki aifuna mazao sidan tenkaraki utaratibu pookin natusujaki ofile naa naizingatia inkoitoi pookin naitumiae aunie, aunie ena daa mpaka nivunae.

Iyiolo ntokitin nadolita tene naa etii zuku fiber, netii Airtel, netii faiba. nadolta safaricom. nadolta telkom. ore enkae naigero , liquid, telecom, neeku Nena entoki naigero tene .nadolita enkae naigero poor internet .nadolita sii ninye fiber neeku ninche ntokitin.

Iyiolo ene bae e university funding ene tipat ena bae temurua ang' oleng, aa. nchere keetae igolikinot kumok, neifaa nejingaki sirkali arashu olturur yeyote loisika, nejingaki te nguton amu keeta iltunganak kumok challenges ashu golikinot kuusiana o university funding aa iyiolo enkisuma too sukuulini eshumata, metaa kegol, etagolo oleng elaata. naa kelaikino iltunganak kumok, aatalak Ina gara sapuk enkisuma. neeku ebae naa, kenare nejingaki sirkali eing'or iltunganak liabori.

Iyiolo ena siai enkiremore naa iyiolo engeno arashu imbaa nijo pee iyas. naa iyieu niyata olchampa otii ewueji sidai. iyiolo enkae toki iyatao olchampa oota enterit sidai. netii ewueji sidai, niremoki aitobiraki sidai enterit. nipik iltunganak likiasaki esiai, ai prepare ilo shampa. nitobiri, niremi aitobiraki, neyari Ina terit, metaa sidai. niaku Ina ariyiano ake eyieu pee itumoki ataanyu enkata encha arashu ena e irrigation metaa tayari. edaa ake epiki. niteruni aapik enkare.

Eyiolo ena naa oltung'ani oshuku inkilani esiai ayiolo esiai naasita neme esiai duo naaji safi oleng niaku enarikino nishopo oltung'ani nishopo inkilani esiai neeta tools antokiting duo naasishore naitirikinore esiai naasita enetipat amu enarikino nishopo oltung'ani aitobiraki egira aas esiai nijio naa peibooyo imoyiaritin nei protect kewon enye tenkaraki germs elelek eyau imoyiaritin yiolo enkae yiolo ena tool naibung'ita naa tenaing'orr naa kajo esiai yiolo esiai naasita naa ene enenturore niaku enetipat ena kishopo naata one weina tool naata kulingana wesiai naa.

iyiolo entoki nalotu damunot tenadol ena pisha naa kajo, iltunganak otii workshop egirae aitengen',enkiremore ekisasa, egirae aitengen nkoitoi kumok enkiremore. ore tena screen naa kadoolta ajo elelk aa baadhi olkeek oitumiae, tolchampai, egirae aitengen kulo tunganak, ebaiki naa irkeek ngejuko looyetuo, ashu enkariyiano. araki nkoitoi ngejuko, naidimi aatasihore enkiremore, naidimi airemishore arashu aibelekenya enkiremore apa aitumia ntokitin e kisasa. neeku nena nanu aidim atejo kulngan o vile nadoolta ena pisha.

iyiolo entoki nadamu tenadol ena siai, naa inkoitoi tofauti tofauti naidim ilairemok lolochampai aitumia, egira ai prepare arashu egira aitobir ilchampai, lenye peeun. iyiolo oltarakita obo, naa kadolita oltarakita ogira airemisho, nadoolta olikae logira aitaa, aar aar iloborok, aitaa enterit smooth aa iyiolo ina naa kesi kulingan we ntoki nigira aun teilo shampa, etii iltungank laa kelo naa iyiolo entoki, niunito naa lasima pee eyaki enteri kepuyiapui. neeku mpak nintoki apik olikae tarakita. loor lelo borok. nibelekeny enterit, neeku olchampa sidai. neku ina edamunoto ia tenadol ena pisha.

Yiolo entoki naidim atolimu nagira aasa tenapisha na kadolta ltunganak kumok onapita oltungani abo lakitau kiunie enkeju ore tiatua kulo tunganak netii llata gloves a enkoitoi nai protectie ate egira handle ele tungani onoto injury tenkeju iyolo esiai sapuk enye na teneyieu oltungani nibung ewoi niumie likae tungani sanisana an open wound na kitumia hand gloves nijo kuna naata kulo tunganak tenapisha neaku ajo nanu ore kulo tunganak na eletungani oiumie egira aisaidia naata elebtungani tenkeju neaku ajo nanu.